Ee osekelo yot ahinya nikech mokuongo, gero ute ma oganda nyalo dakie gi bei man piny. Mar ariyo, kuom gedo no, vijande ose yudo tije kaka mag gedo, tedo gi mamoko. Mar adek, piny owacho osekelo somo manono e sikunde. Mae oseduoko ne jonyuol garama piny kendo miyo nyithindo nyalo chopo lek gi. Moro, giseneno ni giloso nder ni ma miyo jo ohala yot kagidwa tero mwandugi e chiro.

Lwanda Magere ne en jalweny malich ahinya. Ne iwacho ni dende ne en kidi to kuom mano tong' ok ne nyal donjo kuome. Ne okonyo loyo lwenje ahinya mar joluo gi jo nandi. Ne omiye nyako mane okendo ma bange ne ogolo siche oko mar tipo ma ne ochuo ma okelo thone kendo ne olokore kidi maduong'.

Oparona ndalo yiero gi chochruok mane obedo ekind jotelo. Ne en yuaruok ekind johera mag moluor Raila Amolo Odinga gi moluor William Ruto. Jo ODM ne neno ni okwal kuchgi kendo tulo ne owuok malich ahinya. Kata kamano, moluor William Ruto emane obedo ker mar Kenya ehiga gana ariyo gi piero ariyo kod ariyo.

Mokuongo loso puodho maber ka oketo mbolea ahinya molos dala, mano ma kaka dhok, gige jikon. Kendo onego obedni en gi pi machiegni mondo ool negi pile ka pile. Ikruok mar nyiewo yath mar geng'o tuo kendo golo oko mago ma osekethore mondo kik land tuo. Golo buya mondo alot obed gi ngima maber, be dwarore.

Inyalo mose gi lwedo e yo mar luoro ka itimo kamano ok irang wange tir. Ka en mabor matin to inyalo wachone ni amosi gi lala. Kata nang'o. Kata misawa.

Ne en e weche mag aluora kendo ne ohero yien. Ne otayo ji ni opidh gi mang'eny mondo piny obed kama kare midake. Kopogore gi mano ne ogorene ratich mine kendo gi oganda piny duto.

Ka giwuoyo kodwa, dwondwa ok bed malo. Matiende ni watiyo gi dwol mar luor gi bolruok. Ok wang'adgi sa asaya ma giwuoyo ka gima wan e ma wang'eyo duto. Kendo wachiko itwa e gimoro amora magileronwa. Wakonyogi e timo gik mathoth kaka awach ni ng'ado ndara, twomo negi pi, macho ne gi yien, luoko ne gi. To ka gituo warango gi maber. Wanyalimo gi mondo kik gibed kendgi mamiyo koro giol kendo wanyalo dhi kanyo ka wagombaka kodgi gi mor. Rieko maging'ado nwa wakaw maber kendo waketo gi e tim manyalo konyowa bang'e. To ka wan kodgi e mbele ji mang'eny, ok onego wakwedgi kendo onego wasung gi obed ni wan e liel kata e arus.

Mibadhi ng'eny e piny Kenya kendo kuom jotendwa matelonwa e piny Kenya. Mokuongo, kwang#iyo jatendwa mach jalup ker, machon moluor Rigathi Gachagua ne othich oko gi jo senate ka iwacho ni ne en gi mibadhi mar kwalo pesa. Kendo mae emokuongo e Kenya ka ma ithicho oko jalup ker nikech mibadhi. Ah jo Kenya Pipeline Company bende ne oyud gi ketho mar kwalo milion miya abich gi piero abich. Kendo kwang'iyo gavana machon mar Kiambu, Ferdinand Waititu bende ne oyude gi ketho mar kawo pesa mar loso ndara, kendo nom omiye twech gisani omiye twech mar higni apar gariyo kata fain mar milion piero abich gadek nukta abiriyo.

Kawachako gi nyathi, awachni ja higni ariyo kata achiel, kodwaro gimoro ng'enyne oywak mondo oyudi. Tokochopo higni adek nyaka apar, ng'enyne tugo ema nie pache seche tee, kendo kanyo ema koro iketo neye chike mang'eny makoro omiyo osomo chike totimo kakokone. Luoro be kae ema chako makee, ka oneno gimoro marach, onyalo buok kata ka oneno jok maricho. To kochopo kidieny mar adolescent, mane owach ni higni apar gariyo nyaka apar gaboro, oneno ni koro onyalo dak kende mok ogeno kuom ng'ato. Odwa ng'ama taye gi higni gi. Ka ochako bedo ng'amaduong', ong'iyo gitiyo mondo oyud kaka okonyo kendo kae ema ong'iyo ni onyalo kendo kata inyalo kende. Kobedo jaduong' makoro teko orumo, osetimo gimoro amora, ochako geno kuom joma moko nikech koro oonge teko mang'eny.